Aa ore entoki naanarikino naata tenayieu nabol ebenki naa, Identify Document Original aa o passport nawoshi sii teine aa naa kaifaa paiteru abol Ina benki aiteru temiatono. Miatano aisef paatumoki atobolo Ina benki naishori account number

Orolo ,ore olomoni latoningo laitisha oleng nanu enkishui ai naa ntomonok netaa keari ake nejia ,nedungidungi ntomonok ,nedungi irgoso ,aa ningwari eeta nkera kutitik . niaku ina toki nanu atoningo na ninye naituria oleng .

Ore entoki naitanyamal biashara arashu enkaji ishetita, na eniton aisilenoo ropiyaiani, nimiata naji kulie.

Aa maata eng'eno naipirta ena bae ashu Intokitin nadolita tene wueji amu mayiolo ninye pi ajo kanyio Kuna..

Enetipat ena bae temurua natii amu keitukujisho ena bae amu, ekibol imbiasharani, nikimirr toosokonini nikintelelek uchumi ena rishata natagolo. Neeku kaidim atejo enetipat oleng'.

Aa kaiteng'en ajoki peepik ene weuji metaa kisafi, kisafi Ina are amu esiai oo isinkirr ena peetumoki sininche oinosa endaa safii peetum afya peetum atoishoto neeku sii kumok

Ene tipat amu nasari ena naa kaisho maitayarisha olnchampa ore ake pee ebulu natumokii naa aisambasa pookin tolchampa peetum aatubulu aitobiraki.

Aa ore tenanu ena siai ena unore naa manyorr nanu amu, kebulu taa ena tapukai oitobiraki ometaa kake mayiolo naa eneikuni teneitobiri.

Aa edung' ake aa ninya entokitin' natii atwa kake ore enginyat enyenak ninang'aa Amu Mee netipat naa.

Keibelekenya ena bae tenkop ang' amu keitegemea enchan wenkare sii teniata neeku Ina peeta seasons tenkop ang'.

Aa irmosorr kulo lootadanyaki, enaa elukunku natadanyua neing'uaa teine weuji ashu keinosaki aa nedanyi nepiki ene wueji neeku kaitadamu irmosorr.

Ene tipat amu ore eunore irkiek naa keitobirr olmanyara likitii aa too Ng'ang'itie aang' aa entim nikitii naa keitaa sii Sumat metaa kesidai kikishian, ee keshipakino iltung'anak tenedol neeku ene tipat oleng'.

Ore ena naa egumoto najing'ita Enk'are naa kenyori sii ine netii oleng' tenkaraki ena aare natii.

Ore tenkop ang' naa keramati enkinejik aitobiraki amu kebolori nepuo adaa oonpeny' meeni amu mikidol enaa keraposho teneeni, nikiata sii nkiwanja sapuk naidim ashomo atadaare.

Ajoki tasotu empeku, niirem ewuji sidai naitonie Nena puyai, neing'oru empuyai, neing'oru empeku nipik atwa nipik enterit neeku ebukoki enk'are metubulu naaduo pekui.

Oltaka ele oshomoki neibukori, aarmatunda owosate enkapeji, sukumaa, nepoi aanang'aki atwa osiwej' neeku ninye nagira aasa tene.

Ene tipat amu entau oltaka otii atwa engaji ino nidumu Nilo aing'oru ewuji sidai, egumoto niturr nipik metaa ine weuji ake etii peemitoki aaku ketii Kila pahali amu keichafuwa ormanyara.

Esiai edijitol aa esiai esimuii computer nintelelek esiai mintoki alo eneedo egira aing'oru ena duo siai.

Ene tipat amu keiteng'eni iyiok nekiyiolou entokitin' etipat nikiata tolosho lang' aa peekipreserve tengaraki entaisere ang'.

Kisidai ena bae oleng' amu inkujit iun tene, nebulu nishumaki nkishu inonok apikaki store. Ore sii paa enkata olari naa indim aing'oru iodai tooltung'anak oota ingreedi neeku imiraki ake.

Keyieu niyau niata eng'eno e computer amu solar ena niyieu sii niata enk'are ekoitosha tolchampa lino iropiyiani taa pee etum ataasa ena siai sidai.

Eishorua pii serikali enkiteng'ena naipirita biotisho peetum ltunganak aatusuj enkoitoi sidai nanare, nayeu serikali nesuji.

wore entoki naitishipisho teene naa ena mashini nikiretoki maa mpaka piintoki aloo shumata tidiee ninye ake naalo neaku ekiyaaki vile naikununo ilo shamba

ene tipaat amu aa wore piyieuu niwuun olobobo aashu nkujit sidan nabulu te compound ino naa iwudoki ake nenea sprinklers neaku mintoki aata esiai sapuk nimbukoo enkare amu ekiretoki nena sprinkers ninje apiik nena kujiit enkare nebulu aitobiraki

Kaiteng'en ajoki pitoki aakikisha ajo kisafi irki lenkiteng' eton itu epik inamashini, ore sinye emashini, neeku safi ah eton eitu elep enaduo kiteng'.

enetipat amu embolea ena manyua ashu fertilizer na ore peirem olchamba lino nibelekeny nipik ore kila nirem nibelekeny nipik peyie ityu mazao sidan tolchamba.

Kegirai aitobir eweji sidai neunieki endaa tene weji neaku ina piidol ajo kegirai aitobir to mbarakinoto sidai aapik mbolea nepiki lmwii siiidan peetumokini atuun, nepiki lainini loorai pimilo ake niroro eweji nemeisha ashu opilo aroro nena tokitin neaku ina peitobiritai aitobiraki.

Tenadol ena siaai nadamu ajo keeta ormatunda apa ouno te ale shamba neitaini, keji pineapple ashu ormanananasi nadamu ajo ketuunoki neaku etudung'oki egirai aitai te lchamba peetumokini aashom aatimir.

Tenadol ena aji naa ene agriculture itum embekui pookin niyeu tene weji ilo si mikinteng'eni eninko tiniun olmatunda lo mpaashat kumok.

Manyorr pii esiai oo nkurueni pii amu ore te yiok ilmaasai naa kegol e mpikata aa tenikupuo aapik enkurue. Amu ore enkuruwe naa mikinyia nkirik enyena aa naa mikiyiolo aatipik venye enaifaa niaku manyorr nanu pii amu kaure ninye kadol enaa kinosisho kitureisho. Niaku ina pee manyorr pii ai fuga ngurueni. Naa kenya sii en`daa sapuk, nitoki aaku keng`u enkaji natii , ata teniworr meeta entoki naitoki anyikaki ine.